Gima itang'o kanyo no ok yudre e alwora mora mora. Suptende mati ahinya ema nigi gino, gino itiyo godo e lwoko remb ng'ato. Golo remo manyien oko to ithiedho remo no, to chak kale masind no to dwogo ei ng'ato kendo.

Gima kwongo biro e pacha kaneno gino en Nairobi, odno iyudo Nairobi. To kendo itiyo kode kaka ofise mag ji mang'eny, kaka jo siasa. Kata inyalo time romo moko ma dongo dongo tichulo pesa moro kanyo. Gino ochak ogor e pesa ka jaduong' Jomo Kenyatta obet e wiye kanyo.

Tije ma chalo kamae ng'eny gi nengo ei alwora nikech tijno ni kumora amora. Gik moko matimo matiyo gi weche thieth ng'eny ahinya nikech gik monego othiedh ng'eny. Kaka dhano, kaka guogi kata le monego othiedh ng'eny alwora ahinya ng'eny e gi gino nigi nengo to ok nyal koso tich kumoro amora.

Tijno an ok ahero, ang'o momiyo awacho kamano? Awacho kamano nikech weg tije gi gin jok moko kaka wahinde. Wahinde gin jok moko ma ka nigi pesa ahinya, ok ginyal timo ne ng'ato maber. Nyaka idonj tich kata ka ilewo gi dakika achiel, ok ginyal elewa. Alafu, nitie seche moko ma koro kata o nyakidhi tich pile pile kata in gi gimoro matimre dala nyaki dhi adhiya tich. Kitimo gimoro marach inyalo riembi tich sa asaya. E gin an ok ahero tije go.

Kaka japur, gima anyalo wacho ni timre kenyo en ni tinga no rego. Ting tingni go ng'eny gi iyudo ka seche moko gidhi gipuro to gima gipuro no gidhi gikawo gikano kanyo. Ei tinga kany, asto girego nikech gin gi masind no.

Tijno gin weche mag puro. Puro en gimoro ma ji mang'eny onego ong'e kabisa to koro tijno inyalo puonj ng'ato e sikul, ng'ato nyalo dhi e sikul mondo ong'e tijno. Jok moko bende nyalo timo tjno kuom neno kaka jok moko timo tijno mondo gipuonjre gibende timo tijno.

Gimanyalo neno kanyo e chiemono mano en kuon ,ring'o gi alot matin ahinya. Kuon inyalo loso nadi?. We achak gi kuon, kuon inyalo los kuom bando. Ikawo bando, tirego ,bando mosemo motuwo, tirego. Kiserego, ikawo tikete pi, kiseketo e pi moyienyo ahinya, to idwalo, idwalo mos ma mogono rum kanyo tetete. Ka mogo oserumo ma osemakre maber, tiumo maber tigolo iketo piny. Ring'o itedo nadi?. Ring'o inyalo tedo e yore mang'eny. Inyalo muro kasto ichielo. Alot be kiseng'ado, ing'ado kamabo to ichielo gi mo gi nyanya gotungu madum maber asto ichamo.

Mokuongo tijno dwaro gik moko kaka mokuongo nyaka ibed gi pudho. Puodhono idhi timo nade, puodhono ema idhi pidhe alodego. Ka iseyudo puodho, gimoro ma ichako imanyo en alotno kata koth alotno. Ka iseyudo mano gimoro ma ichako idwaro, idwaro ng'ama dhi konyi pidho alotno gi gik ma idhi tiyo godo epitho kaka jembe kata kwer ma idhi tiyo godo kendo idhi dwaro gik moko kaka mbolea madhi konyo alotno mondo oti kanyo, idhi dwaro pi sama koth ok chwe, to ka koth chwe, bende koth nyalo konyi gi pidho alotno.